Ore taa ena pisha naa crypto currency taa ena ropiyiani enkae abila ooropiyiani taata nayewuo.e technology ngejuk, naa kisidai ena bae oleng. kajo kisidai crypto technology neisul tena rishata tenakata nikitii. amu ibelekenyate ntokitin kumok tenakata tena maisha. naa ore crypto naa kisidai too mpukunot kumok amu ore ene dukuya kiyakikisha ajo meeta inflation neitoki taata bei ashu value oo ropiyiani aadoyio. nabo Ina ore enkae keret sii iltunganak amu keeku naaji mikintoki ai rely on paper money oleng. at least keeku naaji kintoki aitumia Kuna ropiyiani duo anaa inotii coins nikinap. nikinkaja. naaki punguza sii ajo naa sii nanu naa mukuraisho. mitoki iltunganak ai con irkulie. nemiitoki iltunganak ai print iropiyiani. technology ni mzuri sana kisidai oleng naa kifaa nei press sii ninye tenakop oolmaasae. amu, tenintoki Amana naa keret olosho oleng neret biashara.